Ore tenasiai enkipimoto orpaek toltoi lemenarikino naa neyaua asara sapuk nisulaki tekulo tung'anak oinyang'u endaa, tekulo ainyang'u tekulo amirak naa na keeki asara sapuk amu keku tenelo kidim oltung'ani ainyang'u endaa, nejo ninye naji matejo duo nai iltooi are, ninyang'u nai na oltoo obo onusu, ashu oltoo ninye obo, na ore nai pelo nai metaa erishata naloito oltung'ani anya, na kitaa naa endaa enye kiti, nitoki naa aigil osokoni. Neeku ore naa nai enaidim ataasa, naa pee itorioki aitasheki aitobiraki metaa keetae ilaitashekino odupa, ashu ilaitashekinok ouno, petumoki naa aitasheki pemitokini naa ainyalaa enkipimoto.

karaa taa enkerai esukul naisumaki esiai empikata ooraopiyiani enikoni tenepiki iropiyiani naa iyiolo entoki edukuya natayiolo too ropiyani naa kenyor iropiyiani tiniyata intokitin naaijo accounts ore kuna accounts naa niche ipik iropiyiani amu keetae kuna e esavings anaa naaji fix account naa keeta ena naa idim naaji aitayu terishata naje neeku atayiolo naaji ajo ore iropiyiani nimifaa pigira aibung'bung'kila enaa adake kenyor naaji tenaa eyata kuna accounts naapaasha paa niche iwuoriwuoriki iropiyiani pee kitum naa aisaidia tengae rishata niwuor sii iropiyiani katitin uni amu etae sii transaction netae speculative netae naa precautionary neeku nena kirashata etae ooropiyiani pee kitum naaji aateretu teng'ae elong'.

Ore taa ntokitin naishoru te huduma centre naa ntokitin naijo ine biotisho ontokitin naijo ine nkipande. nishoori sii duo mpala naijo nkulie oshi naitumiae te sipitali. tenelo oltungani naaji pee emuoyu. naa keetae Nena pala oshi naishoori te huduma centre naa idim naaji oltungani ashomo sipitali neeku ninche nikilaaki Nena bill natejo naa naaji sii ninye enkipande. amu ore naa piilp niyata naa Nena kulie ardasini nayieuni. nikintaikini naa Ina kipande ino. nikintoki sii naaji duo. naa teneiminie. metaa sii naaji iminie enkipande ino naa idim naaji nilo ashuku ake teine wueji te huduma centre. neeku iyeta iyie mpaka pookin ake ata ine ine biotisho intokitin akeyie pookin e maendeleo naa ninche naaji . huduma centre naaji nikincho pookin

koree taa esiai e serikali arasho ilarikok le murua tesiai olchambai na keidim naii aitutumo iltunganak peeyie eyioluo naa esiana oltunganak pooki naati inamurua neyiolou inkarn elelo payiani netum naa atudung ena murua koree endungoto naadung na peingo'ru naa title ee kila oltungani peetum na kila oltungani ewueji enye peyiolua naa ajo kaii ebaiki peemetum naa inashangarr najii keidim oltungani atalangaki olikae ajoo enaii ene naa keidim naa nai inasiai aatoro iltunganak meeta keata pooki nga'e title.

Ore taa tofauti naata olchampa lolopeny ashu loltungani obo olchampa loorkumok. naa ore olchampa loorkumok naa kesesh etii enchankar .amu ore kulo tunganak nemeeta apa oltungani lemeyieu neyiolou ajo kaji etii olenye. ashu kaji etii ewueji enye. naa ore naa peeku kikumok kulo tunganak, niidim naa metaa ketii kulie loikonyaa kulie wuejitin. netii kulie loomir eeyae kulie wuejitin ore naa teina musukusuko ashu teina Shankar naa kidim olarabal oleng aatupuku. orw sii telde loltungani obo.na ametii enchankar amu oltungani naake oyiolo olchampa lenye. enebaiki naa ninye ake oyiolo enitaas olchampa lenye. neeku enchankar eorore kulo shampai pokira.

ore taa tenebau erishata emoruao naa kadim naaji paa teneeku ahomo ang' ore kunaropiyiani naitoki alak ashu epension arashu iropiyiani akeyie naitoki aata keku kaipirie naa apik account ore kuna account naa keku naa aidipa apa atabolo pooki matejo kaata duo naaji ilchambai kuloshambai oiremo naa niche aasie ena siai enkiremore natoki sii aaku niche aramatishore , tenetii inkishu naata tiang' anaa kuna ekule naa niche aramatie nitoki sii aku keeta kuna tokitin faida nagira aas naitoki sii aas aitobiraki meeta kagira aitoki ang'amu tengaraki kuna kutiti faidani naa kepuku kunasiatin naasita tiang' enkiremore.

Ore taa esiai empikata oropiyiani ashu enking'urata oropiyiani, neeta golikinot tenkaraki meibung'ayu oshi ropiyiani ashu erripoyu, amu ore enkata niata ropiyiani, na kumok mahitaji naponu inkaik metaa ekiponu aing'orunye nai ntumia kuna ropiyiani, na kelo naa negol amu tenelo pintumia tewueji nemeninye impangaka, ninyal naa sabui apa liata tedukuya, neeku kebau nai erishata apa nijo pipik kuna ropiyiani, ninyalakino amu dipa apa aitumia, neeku ina oshi egoloto tenking'urata ropiyiani, amu kelo nelotu enyamali sapuk oleng, ore pelotu ena nyamali, naa enkindagoliki naa nai nidol ajo megiroroyu, nemepalayu kuna ropiyiani itu itumiai. Neeku ina oshi egoloto toropiyiani.

ore taa teneweji tenkopang' naa keetae nena ajijik oonkomputani naa niche naisaidia iltung'anak aifundisha iltung'anak eniko, ore eniko tenesisho te onilin nitoki sii autaki enkoitoi naidim naaji aitobirie intokitin ore naaji oltung'ani oyieu nifundisha esiai teboo , naa tineweji elo aifundisha nitoki sii aaku ore inakompuita naa niche eisumiki kulie darasani ketii nkulie tokitin naaapuoi aisum ninye duake eyiolounoto ekomputa nepuoi naa aisumare toonkulie baa sapukin oleng' , tineweji enkaji ekompuita.

koree taa esiai e siasa te siai enchama naa keta tipat oleng tengaraki kore enaa naamana iltunganak aitayiolo iltunganak pooki ajo keatai naa inashama naa tenewueji oshi etumi iltunganak oojing ena shama aponari netum na naai sininye enashama anoto ingurai tee ngaraki nayiolo iltunganak kumok tee kulingana enaa napoito naa kulo tunganak amanaa neaku koree kulo pooki otoni netumi naa aitayiolo ajo keatai enashama netumii naa atamanai enashama meeta sapuk oleng naa oree naa pesapuku nitodulu naa ajo kesapuku kura naa kelelku oleng peetum inashama naii nafasi peaku ene dukuya arasho naimunye.

koree naa inkera peeaku kitengenaki ingua enaa kisuma ormwalimui arasho olaisumani naa koree kuna kera teneaku eshomoita nkangitie neetum naa awaita ena kisuma ayaki inntoiwo tengaraki oree intoiwuo nebaiki nitu apaa etum ina kisumaa te nkata enye niaku nichee naaya ena kisuma aiatabaiki ninche koree peaku ewaita naaji tenaa intokiting ee maendeleo arasho inkiasin e maendeleo isumaki duo te school niche napuo awutaki intoiwuo enye koree peiaku etutakitia nebaiki naai na baa nayau faida ormarei naa koree tele marei teniaku naa enotoki isiatin naa koree ena faida neetum na intoiwuo enye ena faida eimuua ele aisumani